Chiemoni en olemo miluongoni mapera. To olemoni ahinya ahinya, inya gol e yath motiye, to kisegole e yath kuma otiyeno, tikawe tiluoke maler sama idwa chame mondo omi igol chilo mora mora madibed kuome, kata chilo madibed ni ji nomulego sama ginyiewe e chiro. To kiselwoke tinya kawo pala ting'adego, ipogego mondo owuog ariyo kaka waneno e pichani, to ichame. Jomoko be kawo pala be ka ng'ade go, jomoko chame achama kamano bang' kagise lwoke.

Karango pichani to aneno tich machalo tich pitho olemo, to akangi'yo olemogi chalni gisechiek maber kendo koro inyal golgi e kama gin tiere no, to ber minyalo yudo e tijni en ni olemogi ka osechiek to inyalo kawo gi ma itergi e chiro ma iusgi ma gimiyi omenda maber minyalo tiyogo e loso gigegi mamoko kaka puonjo nyithindo, nyiewo chiemo mamoko e odi, to olembego be gin olemo ma kelo ber e dend thano, kata e goruok gi gengo' kute moko manie manyalo thago ngimani, kata manyalo chando dendi, e koro mago e ber mag pitho olemoni.

E aluorana, olemo ka olemo nitie yo gi yo ma ipithego, to ahinya ahinya, olemo ma ipitho e aluorana gin olemo kaka mawembe, machungwa gi ma tho ngere dendo ni passion mase neno kopithie e aluorana , to mawembe ipidho ka ikawo koth mawembe moro to iketo kamoro kata ikunyone bur kasto iyolone pi too mawembeno biro chako ti magol gol yien, asto mawembeno yien mar mawembeno koseti tilwore maber mondo gimoro amora kaka le machalo diel ginigi kik ichame, machuangwa be itimone kamano kamano, asto matho nge're dende ni passion to ipitho, iyole pi kasto kose ti, to iluore kuom yien moro ma dibed ni ochung' nikech ahinya ahinya to ohero luorore e lith lith e lith yiende mamoko koro mago e ka itimo tijni e aluorana.

Karango pichani, to aneno ka chalni nitiere olemo moro, ma ahinya to osekethore kata osetowo e wi yien kanyo, to ahinya ahinya gima jakelo mano, en ni kaseche moko, olemoni kane osechiek to obutho ahinya e yien kanyo ka pok japur moro amora obiro ogole, mondo okete kama ber , to mopogore gi mano to nyalo bed ni kute moko be nodonje hiye ema okelo towo mare no ee.

Tijni karange to en tich maber ahinya, makonyo jopiny e keto cases mag gi ma ok githi e court, kata kamano kadwapuonjo nga'to timo tijni e mbui, to akone ni odonje mbui to orango gima ondik kanyono ni judiciary e filling system to kosedonjo kanyo oluwo weche ma ondik kanyo kata instructions mondik kanyogo toluo gik achiel kachiel nyaka otiek gima tich modwatimo kanyono asto biro bedo maber.

E gini yudore e aluorana to karange ochalo na picha mar kar lemo kata kanisa. Kaka kanisa maleme aseneno ga gima chalo kamae kendo ka en kar od lemo kendo jii dhi ga kuonde gi mondo mi gilem. Kirango malo mar odni tineno msalaba mang'iso ni mae en kar lemo kendo kama jolemo jii dhiye lemo.

Karango'kae, to aneno joma mine moko abich ma ochung' kendo nenre ni gimor ahinya kendo gin gi hilo mathoth, too karange' to aneno ka en muungano mar joma mine kendo giloso tije ma opogore opogore, kingi'yo pichani to ineno kanitie gik machalo yethe, ochalo yethe kata ochalo mo, ma joma mine tiyogo, koro kata obedo ni giniyethe yethego nyalo bedo ni konyo joma mine e thietho tuoche ma opogore opogore, to ka po ni gin mothi to mothigo bende nyalo bedo ni joma mon kata mine tiyogo e wiro mondo gi los dendgi , to karango' aluorani aluoragino nitiere lep joma mine ma otwang' maber kendo gin mabecho, to mor ma minegi nigoni nyiso ni gimagitimo kae ni en gima nigi nengo' ahinya.

Karango kae to eneno pichni mag ute mag Huduma centre mek counties ma opogore opogore , karango picha mokuongo en office ma huduma cernter mar gweng mar Turkana, e picha marariyo en apisi mar huduma centrer mar gweng mar Kibra, e picha mar adek toknenna mabera hinya lakini en be ochalo ot mar huduma center kendo e picha mogik to en apisi mar huduma center ma county mar Embu, to ute mag huduma center gin udi mag manigi nengo' eahinya e aluorawa kendo e pinywa ni mar e ofisegi inyalo yudo services mopogore opogore ni mar sirikal mar piny Kenya chiwo nejopiny Kenya koro magi gin apise amanigi nengo ahinya e gwengwa kendo e aluorawa kendo okonyo jo piny mondo giyud services mopogore opogore go masirikal chiwonegi.

Karango pichani to aneno migepe mopogore opogore kendo mokuoongo aneno sector ma joma jo piny Kenya mondik ni Kenya citizen matiende ni mago mag jo dak kendo jo piny Kenya ma asili nya tiyogo e yudo services ma opogore opogore mag sirikal. To kare marariyo aneno kare ma jo pinje maoko ma odake piny mar Kenya, kaka ginyalo yude services mag sirikal mar piny Kenya machiwo negi kanyo mar jogo modak piny mar Kenya ma gin jo pinje maoko. To mar adek aneno kanyo e-visa mar welo, kendo mar e- visani en otiko mar manyiso in gi ruhusa kata thuolo mar wuotho e piny mar Kenya, ka iromo gi apise moko ma nyalom penji gima itimo e piny Kenya to inyalo tango'negi, minyisgi ni mano gimanyisoni oyieni wuotho e piny Kenya, kendo mano nigi nengo ahinya. To mogik aneno kanyo e-business kendo ka en kama jo ohala moko nyalo tiyogo e ndiko ohendni gi.

Karango pichani, to aneno ji morwakore ma opogore opogore kendo nitie joma orwako uniform ma color ma blue, nitie joma orwako uniform go ma rangi mar green, nitie joma orwako marakwaro, nitie jogo moruako marachar, kendo karangogi to mae chalo jo tich mag piny mar county mar Tana river, kendo giwuotho chalni gin e twak kata sherehe mar jotije ma odiochieng mar jotije ma iluongo' ni labour day.

Karango pichani to gimabiro e pacha, en twak kata romo ma opogore opogore, masega thie ma dwachalo gi mantiere e pichani, kendo kaparo to a pacha parona mana ber ma opogore opogore masseyudo kuom romo ahinagi kendo kata ma abiro yudo e twak gi romo ma opogore opogore, mabirothie in the future, kendo mae romo ahinagi gin romo maber ahinya kendo mae anyalo nyiso osiepega kata wedena mondo e saasaya magineno romo ahinani kata twak ahinagi ne gik manyalo konyogi e ngimagi ber mondo mi gibed achiel kod jogo mabiro e romoni mondo gi winj gik mabeyogo kendo manyalo konyogi e ngi'magi.

Karango pichani maber, to kendo aneno nga'no ma idendo ni jabiskop, kendo ja biskop ni en nga't manigi nengo ahinya e aluorana kendo kata e aluora mopogore opogore, kendo e piny mangi'ma , to ja biskopni iyude ahinya ahinya to e kanisa mag jo catholic kata e kanisa mag jo anglican emaniga gi jo biskopni koro ja biskopni en jalno malemoneji kendo ene okang' mamalo bang' jadolo kata padri, to gin jogo malemoneji kendo miyo ji mawaitha ma opogore opogore ka oya kuom ka oya kuom wach nyasaye to mano en gima nikod nengo' ahinya.

Karango gini to gimabiro e pacha en bengi, kendo bengi en kama duong' kendo en kama ng'ato nyalo kano kata golo e pesa, pesane ma ne osekano mondo omi odhi otigo. Kendo i bengi gi,e ng'ato nyalo yudoe ahola mar chako ohala kata mar puonjo nyithindo, kata mar timo gik mopogore opogore. Koro ,kuom kinde mathoth, bengi osedhiye rang'iny mamalo kendo oseyudo lokruok maduong' koya kuom technology, mago kaka ng'ato nyalo timo tich made otere e bank kata e bengi, onyalo timo gi simbe mar ong'we yamo e yor mbui. Kendo bengigi osedhi e rang'iny kata osekawo okang' ma malo ahinya kuom kinde mathoth. Koro mano e gima biro e pacha sama aneno gini.

Sama arango gini tijni kata gini, gimabiro e pacha en ndalo moro mane nathi gi dawa e kar tijni kendo ndalogo wuoth gi dawa ne nitiere gi yuaruok kuom gi nga't moro ma opogore, koro ne akowe mondo mi othi ongi' gimakelo shida kata ywaruokno e kinde e kindgi gi nga'tno maneyware kodgi e wi puothgino. koro kane athi kanyo too, bang' kane wasetieko tich mane oterowa kanyono mar ngi'yo gimane kelo ywaruokno, mitotang'wa karatese mag lobno ma onyis dawa ni mano puothgi mar asili kendo bang kane wasewuok kanyo kane wawuotho to aparo ni naromo gi professor na moro, ma puonjo e mbalariany moro e Kisumu kae kendo saasaya ma aneno tijni kata gini mano e paro ma biro e pacha.

Chon ka ne ngáto dwaro gimoro mani e boma, kata manie duka maduong' manie boma, to ne chune ni nyaka odhi a dhiya kende. Olwokre maler, kendo okaw gari, kata apiko ma otere e boma kuro. Modhi kar, modwa kar kama gima nodwarono nitiere ma ongíew. To sani, tich osebedo mayot, kaluwore gi tich moket e pichani, ni mar sama idwaro gimoro amora, kata chiemo, kata gimoro manitiere e duka maduong' kaka mo, mogo, gi gik mopogore opogore, to inyalo donjo mbalariany, inyalo donjo e mbui, mi ing'i, ing'i gima ondikni Glovono. Kendo en mbui moro ma inyalo tiyogo sama idwaro gimoro amora, to iketo kanyo, ma gidhi, kisechulo, to gi, ginyiewoni, kendo gikeloni nyaka e odi kuma in ntiere, nyaka e dhot. Koro mano e kaka tijni oselokore e bang' kinde e alwora mara.

Karango pichani, to aneno, gigo kata ber ma ngáma miyo nyalo yudo, kuom dhi e clinic ma saa ka saa e kinde ma oyach, kapok onyuol. Kendo ber go gin kaka, nyuolo nyathi ma nigi ngima maber, bedo bedogi ngima maber kaka mama kata miyo madhi nyuolo nyathino. Kendo golo discomfort moro a mora ma ngama miyono nya bedo go e kinde ma oyachno. Kendo problems kata shida mopogore opogore ma ngáma miyono nyalo bedo go, e kinde ma oyach go, inyalo fueny chon. Kendo gino nyalo miyo, wuon nyathino bedo prepared sama pok onyuol nyathino, e kinde ma ngáma miyono nigi ich. To mogik, nyimine, kata owetegi nyathi ma oting' e ichno, gi kwerege, gi dagi, nyalo bedo moikre moromo, ne biro mar nyathino, kendo mano en gima ber ahinya, kendo en gima nigi nengo, e kinde ma ngáma miyono ni gi yach, kendo ber ahinya.

Ka aneno ndiko mar probiotic yoghurt ni miya mor ahinya, nikech yoghurt mar probiotic ni en yoghurt maber ahinya, kendo makelo ler ei dend. Kendo makelo ber maduong' kata gigo madongo dongo mabecho e dend dhano. Kendo yoghurt mar probiotic ni ji ohere ahinya, nikech mit ma en godo, kendo mae ema miyo ji ohere ahinya. Niwach ni okonyo ji e dend dhano. Kendo olose gi vitamins mopogore opogore, manaylo konyo dhano e gengó twoche mopogore opogore. Kendo, mae komi nyithindo, to nyithindo nyalo dongo ma duong' ma healthy.

Karang'o kae, aneno ka nyiso nengo mar dhiye osuptal ma sa ka sa kata dhiye gimiluongo ni regular health checkup kendo mae nyalo konyo ng'ato ka ng'ato ma dhi ng'iyo kaka dendgi dhi kata kaka ngima margi dhi. Kendo mae en gima ber nya miyo ng'ato geng're kuom tuoche mopogre opogre manya bedo ninosedonjo e dendgi, to kapo ni ok gidhi e osiptendego mondo omi odhi ong'i kaka ngimagi chal, to ok ginyal ng'eyo. Koro dhi e osuptal sa ka sa mondo ing'i kaka ngimani dhi en gimaber kendo en gima nigi nengo ahinya e alwora kendo ma en gimaber ahinya.

Mondo mi ngato nge tiyo tinji, nga'tno nyaka bedni ujuzi mamalo, kendo nyaka bed ni ne osomo osomo tijni maber ahinya, to ahinya hinya, mondo mi nga'to mora mora somo tijni, nyaka ne obed nga't mane riek e class kendo mane ongeyo kendo ma ongeyo gimatimo, tijni en tich ma risky sana nikech ka ok inge'yo gima itimo to inyalo keto ngima mar jatuo kata mar ngano ma irango e hatari koro mondo mi nga'to onge' tijni nga'to nyaka bed ni ne othie somo mosomo maber ma ongeyo kaka onego ti tijni maber.

Karango kae, to chalni ngat nitiere ji ariyo, kendo nga't achiel ma onindi pinyni, chalni owang' kata ogore piny ahinya kamoro to nga't ma muleni chalo ni otimone first aid kata analysis mondo mi onge' ni shida ma en godono owuok kama chal nade mondo one ni ere kaka onyalo konye mondo mi rem ma nga'no winjono nikech chalo ni owinjo rem ahinya, nikech ka irango lweteno to lweteno chalo malit ahinya, kendo nga'ni rango lwete mondo mi ongi' kaka onyalo konye mondo mi owinj maber.

Ee gini yudore e aluora na. Kendo kaparo maber to nitiere ndalo moro mane atero dawa e osuptal ka ne otuo malich ahinya te ne owinjo ka gimoro chwoye e piny thunde kendo me bath iye. To kane wadhi e osuptal, gini iluongo ni scan. Kendo ne wadhi ne orwa kamaro ma odhi orange kendo ne ogoye picha gi gima neno kae ni. Kendo mae en gima ber ahinya. Inyalo ti kode e rango tuoche kata gik mopondo manyalo bedo ni hinyo dend dhano mondo mi ofwenyre mondo mi ne kaka ithiedho ng'at matuo no kata ng'at moyudi ni eyi dende en gi hinyruok moro kata nitiere kamoro mo otur e yie. Koro ma en gima ber ahinya.

Kanono tijni, to gima biro e pacha, en ndalo moro mane adhi e suptal, kane adhi nyuol, kane muoch kaya. Kendo aparo kaka ne oketa e kitandani, kane itera e kar pala mondo omi odhi ongáda, ni mar nyathina, maneni e iya, ne oseol. Kendo ne chuno ni mondo omi, otimna operation mapiyo piyo mondo omi kony nyathinano. Kendo saa moro amora ma aneno tijni to mano e gima biro e pacha, ni mar kaka jogo nokonya, mi ogol nyathinano kapog ngima, kendo kaka ne gikowa gi kitandano, kendo kaka negidwoga bangé ae pala kaneosegolna nyathinano.

Timo tijni, konyo ji mondo omi giwuog oko, samoro amora ma gin gi shida, kata mangi tabu mayalo manyalo cha, manyalo bedo ni chando pachngi. Ahinya ahinya to manyalo bedo ni ok ket pachgi kar kwe, mondo omi, gibed ni giwuok oko, kendo giwacho shidago, kendo gi gi share gi jomoko. Kata osiepeji, osiepegi. Koro odiochieng'ni en mar konyo kata mar twak gi ji e yoo mopogore opogore, mondo inyisgi ber mar konyogi, kendo mar konyogi ni, konogi ni ber, ka gibedo gi paro ma maber, kata paro maler, e kinde ma gin gi jowetegi. Kata mondo omi, ka gin gi tabu, kata sama pachgi ok ler, mondo omi giwachi, mondo omi geng' gik ma, timbe njore njore, kata gik ma ngáto nyalo timo sama e pache okberno.

Arango pichani, to aneno nyithindo machalni gin nyithindo matugo tugo mar drama, kendo mae en tugo maber ahinya, kendo kata an, ne atuge ndalo mane pod atin, ka ne ane skul mar primary. To gima gitingó kanyono, iluongo ni trophy, kendo en gima nigi nengo ahinya, manigi bei ma malo. Kendo en gima ber, makelo mor, ne ji mopogore opogore. Ahinya ahinya, to okelo mor, ne nyithindo motingéno, kendo kata an, ndalo mane atingé, kane aingo ndalo mane aringo, kendo ne amor, kendo ne akawo trophy ni ma atere skundwa, kendo saa moramora ma idhi e skundno, tibroyudo trophy no, kendo inbiro neno, kendo mano en tich maber ahinya.

Karango gini, to aparo ndalo mane adhi nyuol, kane nitiere miyo moro mane onindo e batha, kendo ne owachonwa an kaachiel gi joma mine moko mane wan go ni nyathine ne onywol, kaka ne onywol, ne onywole ka en underwait kendo ne dakteche laktechego okawe ma otere kama iluongoni icubator, kendo ka en kama ikete nyithindo ma onywol ka ok nigi afya maber kata manonyuol ka nigi weight mamalo kata monyuol ka nigi weight matin. Kendo kata kae ikete nyithindo ma kapo ni seche mane inywologi to mine gi otho, kendo kae iluongoni incubator. Kanyo e kama iketogie.

Tijni nikod nengo e alwora, nikech mae en tich, mar yiero. Kendo tich mar yieroni, en yo moro ma inyalo tii godo e yiero jatelo. Kendo tijni emamiyo wabedo gi jotelo, makonyowa e tayo piny, kendo makonyo, e ngíyo kaka tije mag piny, mag piny mopogore opogore dhi mbele kendo bila tijni, okwanyal bedo gi jotelo. Kendo ka onge jotelogo, to gik piny, kendo gik piny kenya, oknyal bedo ni dhi ka kare. Mondo omi gik moko odhi ma kare, kendo kaka, gik moko, kaka gero ndacha, ndara, gero sikunde, loso suptende, gi services moko mopogore opogore, ma sirkal nyalo bedo ni chiwo, kowuok kuom jotelo mane ji oyero, ka luwore gi tijni, ok nyal yudo. Kendo, gini nigi nengo ahinya, tijni nigi nengo ahinya, e alwora, ne wach gigo ma ji yudo koya kuom result mar tijni.

Karango tijni, to aneno nyithindo ma nyiri mangény ka obet, kendo chalni gichiko itgi, kendo giwinjo twak mimiyogi. Kendo tijni nigi nengo ahinya e alwora mara, ni mar, nyithindo manyiri, dwaro puonj, moya kuom jomopogore opogore, mondo onyisgi kaka ginyalo gengó gik mopogore opogore. Kata kaka ginyalo jitetea koya kuom, gik manyalo bedo ni dwa kelo rach moro e ngimagi. Kata, be, gini nigi, tijni nigi nengo, kata nigi ber ahinya e alwora mara, ni mar, nyithindo manyirigi, nyalo konyo e e mbele, kendo nyalo konyo alwora e kinde mabiro. Koro, puonjo gi sani, kendo nyisogi ber mar gik mopogore opogore, nyalo konyo gi ahinya, kendo nyalo kelo ber mathoth, e kinde mabiro. Emomiyo tijni nikod nengo, kendo nikod ber mathoth, e alwora mara.